ore entoki nalang'are inkaitubulu nanyai tiang' onena naamiri inchere kenyok iltung'anak, aun aitobiraki kuda naanya tiang' alang' kuda naamiri neeku inatoki ake ela ng'are neeku meeta siiduo ekaitoki nalang'are sapuk oleng'.

eh, ore naaji tenanu panyorraa aun isoroko tenebo orpayek naa keidim atubulu tenebo amu meilep isorokon anaa irpayek kake enyok ninche aimu tiabori irpayek neku eunoi tenebo amu meeta enamitiki enkae ebulu.

ee ore naaji enaiko tenaisum oltungani eniko teneunisho, naa aliki ang'as eneikoni teneibung'i enchempe, naitoki aliki esaa naifaa nipaliliae inaduoo tokitin niunito, naliki sii erishata sidai naunoi nena tokitin. naitoki aliki intokitin naidim aatubulu ninche tenebo.

ore enabaye nemelelek tadoi tumoto kake ekeetae olchani ogol oji ositeti laa ketumokini naaji atagwatu neitipiji vizuri tolalem neitobiri amu inakata ake etumi ena baye naa eretisho ena baye oleng neeku kajo mpaka peeng'asi apuo aitayu tolchani neponunui agwet aitipij tolalem paitum taa ena baye.

ore ormarikoi nemeidim atubulu tenkop natoyio neeku ore iltung'anak oun irmarikon naa keshilaa peun enkata nashaita nanana enkop amu inakata eunoi ninche naa inakata ibung intona enye enkop nemikintoki inakata aisumbua eunoto enye.

Ee ore kahawa nauni tenkop natii nanu ashu te emurua natii nanu naa enaabila naji black coffee , negira ake aitobirari amu keshaita, nemesapuk enkolong neeku mepej ainyial neeku ore ake ninye mpaka ena rishata olee kegira aitobirari pii.

eh, eetae ena puliya ena olchala ena modiei onkishu ashu enontare naa ninye empuliya nanyorra ashu nanyorr ninche iltung'anak ounisho temurua natii tenkaraki eh, ki natural ang'as neku meeta chemicals ashu any naidim ainyiala enaduo aitubuluai.

eh, ore endaa edukuya naa irpayek ore embae eare naa impoosho, inkuashen ornyanya naa ninche kiun naa teniyieu nebulu aitobiraki ashu teneyieu neyau empeku sapuk naa lasima paa, peeta erishata sidai niunie netana enenchan pee melau enkare amu keye naa tenelau enkare nipik sii olchani peemenya enkurto nirishe naa nena baa torrok naidim ainyiala.

ore ilbulabol le dukuya, lidol too nkishu te netoonyo, eng'ues naa idol ajo kejeyu enaduoo wueji, ashu eimua osarge, nidol enkiteng' pee eiteru ainyeyie orpapita, niteru aijuluus neeku menya nkujit, nemeok enkare esidai, nidol etaa kisiadu aimu tesiadi inkulie.

ee ore olmasheri naa kejing; enkiteng' kake eetae ol dip na ore pee intukuyie enaduoo kiteng naa keer iladuoo masher, ore pee intuku, inkishu tedekenya nipang' aapuo adaa. ore oladuo masheri otuunokine enkiteng, naa keer oladuo dip ore ekae pper ning'uiki enkiteng' nitiakunye.

ore emoyian edukuya naa entooi, natoyu irpaek ake nejia, tenkaraki metii enkare, ore ina naa kidimi aitasheiki tenepiki irpaek enkare, ore enkae neetae enkurto, ore enkurto naa kenya rpaek aitoi, neer metaa miibung' intona enkop. naa keetae olchani opoki pee mitoki enaduo kurto anya iladuoo paek.

Emiyieu netoyu kitunguu naa tang'asa tuturoki enkop esidai naa tuunoki ewueji neshal nemegol oleng' amu inakata etumoki intona aibung'a enko niyakikisha ajo ibukoki enkare tedekenya oteipa nirishie ng'uesin pee minyal nemeroro naa meeta entoki naroro ine wuei naunore inkitunguuni amu nakata ake iibung' nena kitunguuni enkop naa ina kata ake metoyu, nirishie sii enkolong' sapuk.

ore batisho naata irkeek tenkata enchan ashu inkaitubulu naa kelelek esapuku enchan neya ore sii enkae kelelek elotu, eeta enchan orkutati naa kekutaa ake negil iladuo keek ashu einyial ore sii irkeek otii ewueji neshong'ishong naruko enkare sapuk naa ketii batisho tenkarake keidim enaduo are atuturu intona nenang'aa lelo keek.

Enare neiboori nkukuni endaa, aitumia nkoitoi oolashumba naijo aapik fertilizer ashu nepiki kulikae keek oarr inaduo ng'uesi amu keidim aitalamai inaduo ng'uesi naa meitoki sii ainyal enaduo aitubului nemitiki ebulu, keisho metubulu esidai neitayu empeku sidai neitayu endaa sapuk naidim aitotio olosho.

ore enkeeya edukuya naidim aing'iala mpuka naa enkurto, kidim enkurto aing'ial mpuka neturutur, neing'ial, mpak nemitiki inaduoo puka ebulu aaaku edaa sidai. ore enikoni teneiboori naa keetae irkeek loo lashumpa oidimi aitumia, naa ore pee epiki neer enaduo kurto nebulu inaduo puka aitobiraki.

Anyorraa naaji nanu inopa musan, tenkarake metii chemicals, ore taata kuna oolashumba naa inepu endaa naata chemicals naa kidim ninye aikoosa nkulie moyiarin naijo Cancer onkulie kumok. Ore ndaiki eopa naijo nkiri ake aah kule naa inepu ajo melelek peyie eisababisha inaduo moyiaritin

ore enaiko tenaibooyo ng'uesin naa apik oshi imabatini ayik mitayu osauti niture nepuo, napik sii nkulie olchani naa ore pee epuonu aanya neye. ore nkulie naa kalo nanu amiraa openy. aitoki amira pee meitoki aaponu anya edaa tolchampa.